Ĩno nĩ yuthi na ĩrĩ na bata harĩ ũkũria wa bũrũri, na hĩndĩ ĩrĩa me hamwe nĩahotaga kuonganĩrĩra meciria ona gwĩka maũndũ mangĩ maingĩ me hamwe, na makahota gũkũrania ona gũkũria bũrũri. Ũguo hĩndĩ ĩria macokanĩrĩire hamwe nĩmakoragwo na maũndũ maingĩ mangĩka ona mathiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra bũrũri. Ona mawĩra maingĩ ona megiĩ internet no mathiĩ na mbere na ũkũria thĩinĩ wa bũrũri.

Irio ici iharagĩrĩrio na njĩra ya kwamba kũgĩra mũgũnda ongorwo ciĩ mũgũnda, kuma hau ngoka ngathambia, ndathambia rĩu ngagĩcoka ngonũra, ngaharĩrĩria gwĩkĩra riko, ngatinangia gĩtũngũrũ, ngakia mwaki ngagĩkĩra gĩtũngũrũ riko, ngambia gũgĩcikaranga, ciarĩkia kũhĩa no itũmĩrwo na njĩra nyingĩ, no itũmĩrwo irĩo ciĩ ngime, kana citukanio na kĩndũ kĩngĩ na ikĩrĩo ũguo, tondũ nĩ irio njega ona nĩ cionekaga kwa ũingĩ.

Njĩra cia kũigithia cia kũiga mbeca nĩ ũndũ wa ũkũrũ-inĩ nĩ harĩ mũbango wa NSSF, ũcio nĩguo ũigithagia mũndũ arĩ mwandĩke, mbeca ciaku ũgakoragwo ũgĩtinĩrio hau cigatuĩka cia kũigwo nĩ ũndũ wa maica maku ma ũkũrũ-inĩ, na angĩkorwo ndũrĩ mwandĩke, no ũhote ona kwambĩrĩria ũndũ waku ũrĩa ũrĩhotaga gũ save naguo, nĩũndũ wa maica ma ũkũrũ-inĩ, no wambĩrĩrie ĩ ta project ĩrĩa we ũkarĩra ũkũrũ-inĩ waku, o na kana rĩngĩ ya, tuge rĩu ta project ya no wambĩrĩrie kũhanda mĩkorobia rĩu wĩ mũnini, mĩkorobia ĩyo harĩa ũkauga nĩ wĩkĩre atĩ nĩ ĩgakorwo ĩgĩgũteithia, o na kana ũkorwo ũkĩigithia na wĩra ta wa, no wake mburoti ĩrĩa ũngiuga nĩ ũkarĩagĩra ũkũrũ-inĩ waku, o na nĩ ĩgathiĩ na mbere o na gũgũteithia makĩria.